Ekang'as aikilikwanu ajo, kaji etii irnyanya sidain tosupuko. Eh ashu karishata kabata patumoki tataata atuuno garrin nalo, nadumu ashu oltukutuk naen. Nadumunye nalo inasokoni namirieki irnyanya, nagira aing'or akiti aing'or ajo kakwa nyanya sidain, kakwa lemeeta orkuso, kakwa nyanya loodo aitobiraki, lemeeta orkuso ashu lemenyori, ashu lemeeta ijo irnyanya lemesidain. Patumoki ta tanakata ore paadol ewei netii irnyanya sidain ore padol entasat nalo aikilikwanishore, ajo kanyioo imir kanyioo iyieu. Pa inakata taa atumoki ainyang'a natumoki ayawa tebei nafuu.

Iropiyiani Kuna naitodolu oltung'ani ajo eidipa aitumiya, ore tiatua ilapaitin Ile naa eitumiya ele Tung'ani iropiyiani inkiek ong'uan engalifuni intomoni naapisha mia nne idipa ele Tung'ani aitumiya too ilapaitin Ile te nusu olari neaku ore entoki nagira aendelea tene naa keitodolu ajo ee ore ena siai esimu arashu eonlain nairriwari iropiyiani to loing'ang'e naa eewuo oshi taata eng'eno SAPUK oleng' amu eedim atayiolo ajo kanyio entumia tiatua ilapaitin Ile keitodolu ajo ore iropiyiani naitumia ele Tung'ani naa ena siana naa ninye egira ang'amu, Ashe oleng'.

ore ene dukuya naa katum oshi kelelek ajo alo empesa nemetae change ooropiyiani nadim naaji atipika esimu ai, ore engai toki naa kelelek arikino ID, inamba enkipante kelelek arikino oleng, nelelek apik iropiyiani ingulie amba napong enambai nabo nepuo ajing' kulie amba oltungani leeking'a ,neeku likae arabal ilo egira ajo matushuku iropiyiani netii angata naa keeta esimwai fuliza najo apik iropiyiani esimu neishunye pooki ashu neya fuliza pooki nimitoki aashuku neeku limit siro.

Ee kanyorra pi' kanyorra ajo iropiyiani natii Mpsa esidan ashu ninche naaserian alang' Nena naanapi too Nkaik, amu iropiyiani natii Mpsa ninche naikas ee naa ninche naata security amu ore Kuna naanapi tonkaik nelelek ake entiaya inturraa tenkoitoi, nedumu likae tung'ani nemeeta oltung'ani oshuku iropiyiani teneeku etudumwa, ashu kelelek ninye kipurri naa ore ake pee kipurri meintoki atum Nena ropiyiani naawaki natii ebene, ebaki newuapari nikiyai enaduo ropiyiani natii ebene neaku enaikash iropiyiani Mpsa amu meeta naa oltung'ani oya amu tenepurrori ninye esimu, naa iidim ake atushuku iropiyiani natii olaini lino, tinilo Mpsa olduka le safaricom neaku ninche naikash oleng',Ashe oleng'.

Ooh ewueji ene neshumieki iropiyiani ah benki e Equity, ah ninye taata nas esiai sidai oleng' te ele osho pookin le Kenya. Neeku ore entoki nalotu indamunot ainei tene na kadamu ajo ke Equity bank ena, ewueji neshumie irkasisi iropiyiani na ninye esidai amu ninye kii eret. Akiti eret oleng' tenewei. Neeku ore pishum iropiyiani nonok naa kekuti iropiyiani nadung'i, tenkaraki benki. Naa idim si anoto iropiyiani te simu. Idim aitau iropiyiani te benki atipika esimu. Tenkaraki na ore kulo tung'anak le Equity ekigili aponiki esiai, ekinteleliki esiai oleng',tenkaraki naa e tenkaraki keeta irkasomas kumok oleng'. Neeku keeta esiai. Ashe oleng'.

ore entoki edukuya naa kang'as anyok oleng metaa kaata iropiyiani amu ore iropiyiani naa niche nikicho taasa baa eramatare, iropiyiani nikicho shomo eweji, naa iropiyiani nikidim aidimie metaa idim ataasa ichugulini inonok pooki, neeku iropiyiani nanu ayakikisha ajo kaata pee as ichungulini ainei pooki, naidim anyang'u ingishu , nalak ilchekuti, nidim aitoti engang' , nidim atalak ingera esukul, neeku ore entoki naas oleng paatumoki eramatare naa ilasima paata iropiyiani siain naidim amung'a temuda naado.

idumunye ake nilo sokoni oo ndomonok, sokoni oo nkituak natii nairobi ashu sokoni akeyie pooki nitaniki nidumunye nilo inasokoni oonkituak nitaaniki namirieki isaen nidim naa inakata ashomo airorie intomonok ninyang'u isaen nicho iropiyiani, ashu nicho change ninyang'u iyie saen anaa irbakiti amu ore naaji orbakit obo nemiri inkeek are otano, nichooyo kuna ropiyiani nikichori orbakit niya iyie nilo amir tiai weji ikeek uni ,nibelekeng' isaen neeku iropiyiani, nibelekeng' iropiyiani neeku isaen.

Ore entoki edukuya naa peengas serkali ekenya, metaa keeta ina ministry naitasheki nene tokiting pooki edigital. Ore entoki eare neakikisha ajo etipika inkopisini pooki subcounties enaa taata Kajiado nepiki inkopisini naara imiet, neitoki ninche Kajiado adumu eroruata, neitoki ninche aapik iward inkopisini pooki edigital, neigeri ilbarnot ootumoki ataas ina siai, nepiki intokiti pooki E-citicen metaa orentokiti pooki esirkali etii ine teniyieu intkiti pooki esirkali nipik E-Citizen. Ashe oleng

iropiyiani kuna naatipikaki orkuniyia naa iropiyiani sidai idol ajo king'ejuko, ore entoki naatiship naa kitururoki kuna ropiyiani amu iropiyiani kuna napuruno, neeku metumokini aatipik ebengi neeku iropiyiani kuna nintoriyioi atumiya enaa eniyieu nemeeta oltung'ani likisuj, nemeeta eweji nikidung' amu meeta naa any transactions ,amu ime tebengi ,neeku ore entoki naa tiship oleng naa iropiyiani kuna naapuruno ashu inaitayioki teweji neje.

Itobira oleng' amu ore entoki edukuya naa itelelia esiai oleng', ore enkisuma oonkerra ashu eramatare pookin e sukuul netelelia oleng' amu meekure egol mbaa tesukul tenkaraki ina siai e teknoloji, tenkaraki nenotoki laptops tesukuul, netumi kuna tokitin naaji printers neeku etelelia oleng' amu ore naa printing entemata oonkera naa nabo kata ake meekure apa elo oltung'ani ewueji naado , meekure itumiyai iropiyiani kumok aapuo aayau entemata, kitayuni ake te sukuul nees inkera entemata, ore sii teniyieu niasie research tinewueji ake iyasie intumia entoki anji Wifi.

mmegol taadii enkitumiata e portal e egovernment ,ore entoki edukuya, naa inumba naa ajo sii nanu pee ilo aitereu ine nkipande, neeta oltungani email, neeku idim ake atipika email ino o passwords, nitumoki taa ina kata atijing'a services inono pookin e egovernment, amu meeta oltungani, ashu meeta oltungani likinapaki email, ino, naaa ninye ake ipik, nipik password .nipik inamba inonok enkipande.

etelelia amu ore entoki edukuya naa idim ake aiaplaya kunaardasini naa poyieki kwapi e eboo, ashu enkipande tesiai ake eteknolojia. Ilo ake cyber nidim ake atijing E-citizen ino nidim aiapplaya nena ardasini anaa passport nilak ake iropiyiani teine weji nidim anoto teineweji ake. Neaku etelelia amu meekure idumunye alo nairobi, keidimayu oltungani otii Laikipia ashu Narok , naa ore apa tiapa naa mpaka ninotu alo Nairobi nilo aosh olaini, nilotu aya muda ninya tikit. Naaku oreshi taata ijing' ake cyber nindim ake niapply ake te cyber nikimprintaki teine weji neaku iata passport ino nitumoki ashomo.

Kanyorr ainyang'u ilolan tolduka sapuk amuu , ninye elelek intokitin, ore olduka pookin sapuk laijo supermarket , laijo kulo dukai sapuki loo loo ilshumari naa idim ainyang'u ilolan tine wueji amuu ninche elelek, kelelek bei alang olduka kiti amu ore olduka kiti na kuti ntokitin natii naa kegoli bei, egol beii amuu idim ainyang'u ekurma, ore ekurma tolduka sapuk naa idim anoto te mia salasini, ore tolduka kiti naa idim anoto te mia te mia hamisini neeku idol ajo kelama nena, kelama aajo naa si nanu piilo aitereu ina bei neeku enaikash nainyang'u intokitin tolduka sapuk amuu ninye elelek intokitin alang olduka kiti amu kisapuk, kegoli intokitin tolduka kiti alang olduka sapuk.

ore oshi kiteruni aasisho saa are mpaka saa tomon oobo, aashu aa kitegemea enkumoki oltunganak naatijing'a ine wueji. amu midimi aatushuk iltunganak otiii olaini. naa tene wueji e huduma center, egirae aas tene wueji isiatin esirkali. neeku ore oshi isaai naishiaakino, naa ore aiteru saa are, mpaka saa tomonoobo enteipa. netumoki naa oltungani atung'auai esiai. naa kipaasha too nkauntini amu ore naai nkauntini naijo inoo larabali, naijo inkauntini, oosambur, noo baringo, ashu nekua kauntini oo mandera natii ilarabali, naa kegol oshi isaai enena.

kaidim naaji ake atumia enkaisimu imelasima paa esimwai oleng',ore naaji enkata nang'iale asimuai oleng'enngata naaji nemeoshooi nang'iale earpiece ,aashu engata nemaata credit naa kaidim ake atomono oltung'ani lataaniki, ajo isadiaki siyie enasimu ino matoosho aawoshoki kuna ambai naadim naa inakata anoto eretoto fulani , naaidim ataasa esiai fulani , naidim ashomo eweji neje ,naidim atooshoki entakisii maawa eweji neje, naaya naa neuku ore taaise naidim aitobira esimu ai.

ore entoki edukuya naa piing'as oltung'ani ayanyit kewon, aaku midim aipidoki intokitin nimidim ainyang'u, ore entoki nimiata mupango ashu entoki neme ilasima piintumia, aantokitin naijo secondary needs ,ntokitin nena naa imelasima piiyata peichu, nemelasima sii ping'ial iropiyiani ainyang'u entoki nimibaki inyang'u entoki nibaki, ore engata nimiata iropiyiani naakanidim ake ai survivor ooshiake ata iropiyiani omaata.

ee aiminie aiminie iropiyiani pi naimisus tengotoi erupare, naa ore apa entoki nataasa, naa katijing;a oshi bengi tengoitoi e WhatsApp naajing' ake bengi niking'ira airo oltungani najoki tipika iropiyiani esiana naje pee oponari naitodol mifano ,naarewaki emesegi fake aitodolu ajo ore pee epik oltung'ani enkeek tikitam neponari metaa inkeek tomon iuni naitol mpaka empesa message's, nikinyoraa taadii, napik inkeek imiet neponari metaa inkeek isiet, nepori inkeek uni, neeku aamini pi napik inkeek imiet nepuo otene.

ore enedukuya naa ore pee atum iropiyiani sidain nainyiang'u olchamba amu ninye lemedung aikata iropiyiani, naaninye ake oponaa iropiyiani ,naa ninye ake oponaa iropiyiani aitobiraki, neeku ore naaji pee atumoki ataasa ibaa ainei etaisere naa olchamba aidim ainyang'u, naidim naaji ainyang'u e plot nashet paa atumoki atalepo ina plot kila musho olapa, naidim naaji anyiang'u ilasho enkata naijo ena amu erishata tenakata ena enchan, naidim ainyang'u ilasho too iropiyiani kutik, naisho edaa olari obo onusu, ore ake pee epiru esidai naitoki amir ore pee atum profit, naitoki anyiang'u kulie asho napik nena kulie ropiyiani enkop ashu anyiang'u kulie asho.

ore enkop sidai oleng naa eweji naijo town , eweji naaijo nairobi, eweji naaijo ngong',niche naitobiraa esiai oleng amu ninye etii iltunganak kumok, naa ine weji naitobiraa biashara ,ore tinibol duonaaji biashara naaijo empesa teweji naaijo nairobi naa itum irkastomani kumok nidim anoto transaction ,kumok oleng' nitum anoto profit sidai amu ninye naa eweji neeti iltunganak kumok alang tinilo abol biashara teweji nelakua ashu naijo orpukel, neeku ore ewji netii iltung'anak oleng' naa ineweji nebol biashara oleng'.

meeta taadii ikokoyok ibarakinot kumok oleng' tesiai emuratare, amu atasiekito apa ninche ayiolou esiai ekanisa neyiolou okuak lenye , neeku ore naaji enas ikokoyok oleng' keumuni ake engayioni neyai sipitali nenyae sukukuu ,ning'oru naaji orkokoyoi olchore obo loo irmaasai ashu kulie areren oidim ayaki enker neyieng ,naranyi, nisherekeyai, nipoti orpastai nisumi bibilia, neomoni nidipi niaku ore olosho loo irkokoyok netung'uatie apa ninche orkuak lenye kitambo.

kapik ake ropiyiani esimu naaba anaa duo enikitoningore pee aisho, iltunganak lainei lesotua. napik ake esimu nalo eneweji Empesa, eee ore pee alo eneweji empesa, nalo send money napik inampayi ele tungani lai le sotua, naidim aterewaki napik inena amba napi iropiyiani esiana duo ashu amount nagira arew natumoki atipika pin ore pee apik pin nairiwaki oltungani iropiyiani. ore pee aashukokino peyie eitodolu enkarna oladuo oltungani lagira apikaki natumoki atejo yes, narewaki ore pee puo. natumoki atooshoki esimu ajoki inoto ore peejo inoto neaku naa enoto, ashe oleng

Ee haw ore taa entoki edukuya naa ee kanyorr kinyorr iltung'anak lemurua, aa kakinyorr oshi akwata, ee keidim oltung'ani neinyiototo saa tomon oare, nekwet naaji akwet enkilomitani imiet ashu ompaka tomon neshukunyie nelotu alo esiai ore enkangae nenyorr oshi irkijanani aataar empira kennyorr oshi ataar kila ejumatano ooramisi arashu ninye ejumapili ee naa ore biotisho nagira ayaki naa mitoki iltung'anak aatum oloirobi, mintoki oltung'ani aata pressure ore kejaa peilotu amoruau atum ilarin arrritam ilarin umm artam nimintoki aata enkeeya e pressure nimintoki aata esukari tenkaraki itaara naapa empira arashu ekweta niaku soit.

keserian pi amu, ore enedukuya naindim ake aitayu iropiyiani nindim aitayu, eeh nintayu te benki nintumia ena tecnologia nitumoki atipika iropiyiani te simu nintayu te simu aitumia. Naa ore sababu naa meekure inya ai garama adumunye ashomo embenki, naaiyiolo embenki ajo kuna taoni sapuki etii nimintoki anya tikiti nimintoki anya enkae garam alo ebenki aitayu ropiyiani amu ndim akeaitayu te simu nipik MPesa nitum aitumia.

kaok pi kaok pi irkeek liang amu ore naa lelo keek naa loontimi neeku kawok oleng amu ninche sidain oleng alang kulo keek lesipitali naa kawok amu ninche irkeek lobik tosesen loltung`ani ore naaji piiwok irkeek oipirta naaji iloik naa indim ake atooko lelo keek aitumia imotorik nee ekindim aisaidia oleng amu kebik ninche tosesen alang kulo lesipitali ore sii enkay kawok amu ninche ootumoyu nemeeta gharama pooki nanya kajing ake entim tenebo olalem lai najing entim naitai nalotu amuku nawok neeku meeta gharama pii enaa kulo lesipitali lindim ashomo ainy`iang`u naa ninche sii doi oshi eitumiai aitainyie kulo lesipitali neeku kawok oleng aitobiraki ashe oleng.

Ore enedukuya naa kang'as aliki emurua ajo kaata osirua le nkiama. Ore pee aliki emurua naliki kanisa nikitum atoosh intumoritin ololere pookin nikidip taa inakata nepik budget we entoki pooki nayieuni ina olong anaa ehemai ashu mashinini nikintumia, enaba endaa ashu nikimpim eneba iltung'anak likianyita ina olong nikiosh budget anaa iltung'anak ajo kelelek ninche kitum , nikintoomon isiasani, nikintoomon kanisa nalotu olbishop alotu aiburi, ashu elotu alimu ororei lenkai teine weji. Nikiimaki naa sii imbaa kumok oleng nikiimaki esiai pooki ashu kainyoo budget neaku neija ako tenanya osirua lenkiama.

Aa maatamanto ena oltung'anak oogira aantama, tengara entoki, ebae nanyaita ninche enaa emurua ashu aa ebae ashu eeta maendeleo nayiu neas neeku kegira aata aantamana tengaraki siasa, ashu osirua ele loormurran, eji kadol enaa kedo ejio kajio samburr kulo ino tenidol ninye enkishopo ekulo Tung'anak naa sampurr neidimayu naa olarrabal ele ashu murrano ashu osirua ele ogira alo dukuya naa kadol enaa orbaribara etii ena maatamanto ee negira ashu entumo naje negira iltung'anak aimaki ibaa naipirta emurua enye ashu naipirta esiai ashu naipirta enkulukoni ashu enorpolosie egirae aaworro neaku neaku Nena baa naaponu idamunot ainei, Ashe oleng'.

Ore ena naa erisit enkerai natii sukuul, sukuul etii ena kerai sukuul naji JKUAT naa risit ena e kitchen kinosa ena kerai endaa inosa orgali wentoki naji vej niaku ore entoki nalotu indamunot ainei tene naa enkerai ena natii sukuul nainosa endaa nainosa lunch orgali o vej aitumia ore orgali naa inchilingini imiet ore vej naa nchilingini tomon neeku erisit ena esukuul university. ore oshi te university oleng naa kinyang'uni endaa naa kelelek endaa e university oleng alang ene hoteli mimut tenakata oltung'ani ena daa ekina kuti ropiyiani.

Enetipat amu ore ene wueji naa oltung'ani ogira ainyiang'u eeta enkiteng' nagira ainyiang'u, neaku kegira aikenakino iropiyiani esaina, eidimayu naa ore ena kiteng' naa engalifuni intomoni isiet, ashu ingalifuni iip' neeku kegira aikenaki kulingana ee maatomon neaku eeng'en ake inkiek tomon ninchooyo neaku ene tipat naa oleng' peelotu orning'o peeku naa ore enkiteng' ino neya siyie iropiyiani inonok neaku ene tipat oleng' peekijing' enkiti rum naijio ena naa iyiok ake pokira aare niking'enakino iropiyiani neaku nikidim Ina biashara neanteleya Naaku aku orning'o lang sapuk oleng' nelotu orning'o atua olosho nelotu orning'o atua iltung'anak oosuta biashara nabo neaku ene tipat oleng' .

Ee kaitorio, ee ore naaji baada olapaitin okuni, ee nadol oldakitari Lai paipimo tenaa kaata emoyian naagira aitanyamal osesen naipimi ore pamaata naalaki ore entoki eare naaku sii kaitorio aas masoyesi ore paakwet tedekenya aar enkima pee edoyio Ina sukari ee naidima ashu aar empira naidim ashomo too ng'ejek neaku maitoki aaku kajing' egarri oleng' peetumoki naa osesen Lai ataa bioto, ore enkangae toki Kajo sii ore peaky baada olapa obo nanyok aing'oru naidiom , aidiwom kewan arashu aitayu nena tokitin pookin natii aijula tosesen.

Ee, keeta empaashoroto SAPUK oleng' amu ore ilnchampai pookin liatua enkishu naa ilnchampai kutitik, ilnchampai kutitik lelo, laa meidim duo naaji iltung'ani atalaa pi aa aaa aunisho aun naii irpaek ashu eun kitunguu ashu eun irnyanya ashu eun empuka neaku ore ilnchampai liatua inkishu naa ilnchampai kutitik lelo irkuti shampai laa eidim atuuno eyaka nabo ee ore sii engae toki naa aikintanyamal entokiti sidan naa ekiny' nikintanyamal aanya irpaek naa kisapuk enyamali naa kesapuk ore sii ilnchampai liatua inkishu naa Mee sapuk enchan tiatua inkishu alang' kulo shampai sapuki amu esupuki naa lelo enkuapi naijio transzoia eedim airemo eyakai iip' are naa elnchampai Enkop sii natii enchan enaa ake.

ore entoki edukuya naa kadumunye tedekeya nang'as aomon enkai, najoki enkai ashe, tenkaraki nikintabawua ena olong. Ore eniare nadumunye najing' emuatata naing'or intare ainei naiken, naing'or ajo kaa kerre namuoi, kaa kine kaa nanyaala duo ore paa ketii enanyaala, narem, Eee naitoki alo boo oo nkishu nalo aing'orr inkishu ainei daidip, ore pee adip nalo aok shai, najoki entomononi pee aapikaki enkare enkima naa pikaki enkare bafu naitukuo, naishopo vizuri nainyototo inakata naiteru aipanga ajo kaji taata alo aihusol, nadumunye teinakata alo esiai, neaku nene siaitin ainei etedekenya .ang'as aomon nadumunye ajing' emuatata, najing' boo oo nkishu naing'or napuku nalo, ashe oleng'

Ore paidip isiatin ainei naa kadumunye ake nala ang nalo ake ang ore palo ang najing emwa najing boo oonkishu naiken nkishu naiken intare ainei nadumunye naa naok shai eteipa ,naikonji aingor news kidogo, naikonji airelax ,naitukuo ore paaidip aitukuo nanya endaa nairura ,nagira adamisho aitiringa adamdamisho ajo kainyioo ishiaa naas ebaiki taisere ntokitin naijo nena neku maitoki oshi aas esiai sapuk oleng teniaku aidipa siatin ainei ,naomon Enkai ashe tenkaraki nitorikwo yiook tenkolong ,nitoriko yiook tendama pooki, nikintabau ang ,e atabawua ang aserian neserian nkishu ainei ,ashe oleng.

Ore naa amu eewuo enasiai e Teknologia neiteleliaka ilmalimuni esiai oleng' amu keeta ilmalimuni laptops neeta desktops neeku keitumia ake taata naa aasie research ore naaji entoki naijo emedamu olmalimui oleng' amu oltung'ani dii ake sii ninye anaa kulie tung'anak, keidim naaji ataasa research nias naa research eina lesson nemokunoyu naa esiai pooki neleleku neeku ore lesson naifaa neya forty minutes ashu forty five minutes neya ildaikani tomoniuni ashu eya ildaikani tikitam neeku naa kemokunoyu naa lessons amu kesiokini naa kepuoi sii straight to the point tenkarake research naasi tenkarake teknologia.

Ee ore entoki nayawua ena elototo ejim naa meekure naa apa epuo iltung'anak too ng'ejek, tengaraki Kuna tokitin, egarrin, netumi iltukutuki, neaku meekure eeta iltung'anak time Napoli's ajo naa sinanu piilo ayiolou, napoyie too ng'ejek naasieki masoyesi netaa iltung'anak iloo garrin netaa sii iloopuo too garrin nepuo too iltukutuki neaku meekure elo oltung'ani netaa sii oltung'ani nemeekure eeata oltung'ani enkima neeku ampaka naa neaku kelo oltung'ani jiim tedekenya ninyaita sii oltung'ani edaa sidai ee neaku naa kemoku naa osesen enkitiaa tonotaka ake nitonito tegarri nimilo dikata niminauru dikata neaku ore oshi peepuo iltung'anak jiim tengaraki pee epuo aanauru nepuo aiswet peetumoki naa aitobira eseseni lenye, Ashe oleng'.

Eisidai amu kemitiki enkolong nemetiki ee ee ajo naasiinanu peilo aitereu eee ajo naa sinanu peilo aitereu intokitin naainyial endaa enaa imaat enaa irkurt neeku kemitiki nemitiki enkolong oleng enaa tenakata irnyanya ore oshi irnyanya na keimulumuli oleng enaetaa Green houses naa ore ena toki naji Green house peemitiki naa direct sunlight nemitiki ewosh enkolong oleng naa miborita enaa kitunguu kemitiki ewosh enkolong amu ore entoki sapuk oleng naa enkolong, enkolong oshi emitikini naa peetai ina siai e Green house ashuu eunore oonkajikik naa enkolong oleng oo ontokitin sii tenakata onkuti siatin naijio wadudu kuna wadudu ake naijio imaat ntokitin naaijio nena nainyial endaa neinyial impuka ashe oleng.

Ore entoki edukuya naa pee ,ee eomoni .Ore entoki edukuya naas ninche naa pee ewomon Enkai naishu tenibung'a ninche neeku entoki nabo nenyoruno neomon enkomono eeyanata empukoroto ore peeidip aatoomon ina omono nitoki aaomon enkomono olosho nitururi iltung'anak neomoni nitayuni ilasari peeitasheki iltung'anak tenkaraki ina siai onyamalaritin ore ake peeitakini Enkai ilasari naa kelo aiwuang'ie nena nyamalaritin nenyorari ina omono ajo keas Enkai neeku nena baa oshi eas aaaomon ninche neitayuni erishata enkomono neitauni ilasari ore peidipi aaitayu ilasari netumoki enkai ataasa imbaa kulinkana ina omono ashe oleng.

Eeh ore entoki edukuya pebik indamunot ainei aa sidan naa nchere pangas aitalam kewon irkieek oitemerisho ,ore entoki naijo enaisho ,ore entoki naijo orbanki ,entoki naijo ormiraa, osigara naa Kalam Nena tokitin amu ninche oshi Naya indamunot uwuei torono ,eeh ore enkae toki naa ore sii nkolongi nalo ore nkolongi nabik Palo aduare oldakitari kaidim nai atobiko ilapaitin oongwan ashu Malo dii ninye adol pi amu amaa tenemaas Nena tokitin pookin kainyioo pee Alo adol oldakitari niaku kaidim naji atobiko ilapaitin oongwan ashu olari Palo adol oldakitari maipimo ndamunot kake ore entoki naiko naa kaas masoesi metaa kaidim akweta ntokitin naijo Nena ,nalam irkieek oitemerisho, Ashe oleng !.

olorika le president ninye enyorr iltung`anak oleng lolosho le kenya naa kanyio, ninye naa olorika otii shumata aisul ninye namba nabo ashu ninye loitore enkop neeku ninye oitore iltung`anak pooki ninye oitore sectors pooki, ninye oitore iljeshi, ninye oitore iltung`anak looropiani, ninye oitore imbenkii ninye ojo ore peesi entoki naa peeku, neeku ninye enyorr iltung`anak oleng lolosho le kenya tenkaraki ninye naa olorika oitore enkop pooki ninye olorika oitore eramatare pooki ashu nkitobirat naati ele osho neeku naa ilo orika nampa nabo naa ninye oitore pooki toki ninye oitore ropiyiani ninye oitore eseriani pooki neeku ilo orika enyorr iltung`anak le kenya, ashe oleng.